Kore ana siai naa maraa siai sapuk to nkopang' amu kore doo ana naa meitumoi ana mashini to nkopang' .Naaku kore ana doo siai naijoo kera sapuk te nkopang' mee metii ana siai nkopang', kang'araki naa nkopang' natobulaa ninyee oleng' aaku sii duake nkop naeta nkituaa maasa kutuaa natiwua taa ana masaita. Naaku koore te nkopang' naa metii ena siai.

Eeh kore nkitibirata tana ntokii nashaama tanadol tana sia, naa ntokii ekwee kashamaa tanadol iltarakitani etutuurr lchambai lang' aitibiraki pii kutuum yiook nkaata supat oleng nikuunishore o nkaata sii adee nikuponuu akurokinye nenia ndaakin nikutuuono tonoloo nepuluu amu kore lchamba nemetuuro aitibiraki naa meetaa naa meeta. Keishoo yook siai kitook oleng paaku kore siai likias nikias siai naalang' duake nenere nikias tangaraki naa keaku diet sapuk tana meeturoo lchamba aitibiraki.

Kore taa kuna naa ee kabishii kuna. Kore neikoni tonotuumi kuna naa ingaas auun ntooki najii nursery kore puutum atuuno nursery auun apiiki ee nkiiti ng'oji. Niilepunye nkuluupo piitum atuuno ataa ieta antarara, antarara kore pee abuluu ara nkuutiti nituum taa atashashai nituum atooko apiik nkaare naa pootum atubuluu oleng. Naaku nejaa eikonii tonotumii kuna baye.

kore ana siai unotoo e mpuka naa siai naitibirarii oleng te nkopang aaku keendelearita abulaa oleng anaa siai te nkopang nkkarake naa kore tungana lang etengenitaa ltungana lang mokure ake aaku keitegemeari kulee tanaa sii duake nghai kiringo kakee ketengenitaa ltungana lang taata etaa kounutoo mpukaa oleng nemiri sii duake amiraki lkulie oshon nenyai sii anyayie ndanii naaku keitibirarita ana siai oleng te murua aang.

Eeh enetipat oleng' pee easi enabaye. Amu, kore kulo naa inkirunguuni, kore kutunguu naa keisho endaa metoropilo oleng', naa keata sii ninye duake inkulie supati naata sininche tendaa, neeku enetipat woleng ena baye peesi, nemiri sii amu keishu duakeyiok kulie ropiyiani, nisho sii yiok maitamelok endaa neeku enetipat oleng' pee easi embaye natuu enaa ana. Ounoto oonkirunguuni.

ngarakee akee anaa paa netipat anaa bai te murua aang amu kore anaa naa kore naa nkajii eee ndaa sii ninyee naaku duake mbataa ee mpukaa etii sii ninyee anaa lkutunguuni amu kore anaa naa keishoo yoo duake ropilii ee ndaaang tinikipik. Naaku kore piiyeerie ndaa noropiluu inia daa oleng kore sii naare itum atuuno ,koree puutum puudung anaa sii piisiampuu nilo amir amirakii duake nkulie oshon lkulie tunganaa lemeataa alafuu ninyenguu taaduake yie nghai toki nimiataa peyie ilotuu aitubulaa biotishoo ee nkang inoo.

Ore enasiai nakopaisum oltungani oltungani oyieu neun kulo nganayio na kaliki ajoki ka nganayioi ele ore paidip atiliki ajo kaanganayioi ele naliki tipat ele nganayio, ore paidip atiliki tipat ele nganayioi naliki enikikuni teneuni kake olchani lenye angas naliki enikuni tenitibiri peitasho aitobiraki petumbatoiu nganayio supati ,naliki sii enikuni tenedungi kulo nganayio enkata naisiadunianaa nkata nadungi.

ee nkaraki ena naa peera enetipat ena bae tenkop ang, naa ore kulo ng'anayio, ng'anayio supati oleng te biyotisho o seseni lang naa ng'anayio siiduake laaku eeh kore peeku itaasishore nikincho sii duake ninye ngae biyotisho supat oleng to tenkishui ino, naa netipat ena bae tenkop ang.